Aaya kipuoito aimaki enkoitoi naidim enkiremore ailepunyie inkampunini ore enedukuya te teatua enkiremore naa matejo naai tenekira olairemoni airem imatunda neetae enkampuni nataaniki naa naas processing okulo matunda nidol ajo keret naa ina ampuni isho i ina ampuni isho raw materials ina ampuni keret sii enkiremore enkampuni ilepunyie esia isiaitin tiatua ina ampuni atenelo egirae aaya products ele shamba atua enkampuni netum iltung'anak esiai egira aaya kunaa tokiting eh atua ele atua ina ampuni neisho sii ena ampuni menoto siinye iropiani ashu ikiriet market enye epuo amirr kuna tokiting naisho enkirem ena shamba ashu firm ilepunyie sii enkiremore i nfrastructure ashu matejo intokiting nijio irbaribarani inewoi nitobirr me neretoki metaa ore transport system ina ampuni nesidanu tenkaraki naa etum access eh interior epuoi ayau kuna tokiting aaya ena firm ashu ampuni.

Ee kipoito aimaki eniko lairemok teneponu tenebo eretuno ore enedukuya na kima aetu lairemok teneno tenebo eretokino asotu ropiyani ni form cooperatives naisaidia te loans and finance indim si lairemok aaletu tenebo engar ashu yiolounoto tiatua enkiremore nengar likae olikae neaku idol ajo keretoki ena tiatua enkiremore kidim si lairemok awtu tenebo engas irmasaa naasishoreki tolchamba engar olikae olikae idim si lairemok aetu tenebo nepuo atum enkiremore tina training naisaidia milepunye enkiremore enye naa tiatua imukundani enye eponu si lairemok tenebo egira ai engage community

kipoito taa apuo aimaki siatie eee NTSA national transport system assosiation. koree ene dukuya naa kesuuja NTSA ejuroto oo ebiotishoo orbarabarani ihakikisha ajo sidan irbarabarani too safarini oltiunganak; ohh garin ohh pooki aisiyiani lilo baribara, koree ene iare kepuo sii NTSA aishoyoo license ahh oltungani akee lootaa recognized arashoo loota keata eyioluonoto enasiaia erewata ooo garin ake ishori licnse pee etumoki ataasisho too mbarabara koreee lopui atumiie enkarueshoo arashoo epuo aifake license nepuo apuo aipirare nkaek eee sheria, kepuo sii NTSA appuooo ajuruu esiana ooo garin too barbara peeenyook aiiboyoo ilduketa loo brabarani tiatua olooshoo itau sii NTSA laws peeyieo imbooyo ilduketa.

Kipoito aimaki enaiko paboloki yieyio account e kilimal tenkoitoi ewozap na ore enedukuya na ilo ai register ilo aisafe nambai ekilimal tewozap ore pitumoki ai register account nilo airiwaki kilimal ormesej pekiriwaki enkoitoi pitumoki ainoto inaakount ilo si asujaa enkoitoi nikincho ashu nkoitoi nikincho kilimal pitumoki aitobira anaa nkarn olopeny nambai esimu nilo si aitobir password enopeny inaakount aanye emoki itumia teneyieu neas aitoki teakount eye ilo si aiferify inaakount ipik kod nikiriwakaki tormesej ashu tinaoitoi ewozap na pe ilo si aimaa menu naishoru kilimal pilo ajur ncheriani nilo asuj peitumoki aitumia ina akount ino pemelo ainyal esiai ino niyieu niasishore.

Aa kipuo aimaki eninko pei in create account ekilimall naa teyieyio ore enedukuya na ilo aisafe namba ekilimal naasishorekili mal pitumoki airiwaki irmeseji pekitumoki sinche atipik system enye anaa olaasi lenye obo lorkastomani lenye iriwaa naa enkarna onambaritin nilo si airiwaa password naekisaidia peyie epik biotisho ina akount ino pemetum lapurok nekiriwakini memesek peitumiki ai register account ino ilo si ai verify account ino iko ai complete profile pisho eseriani akount ino tontokitin nijo elaare o location nimanya nijuruu si kilimal na

aloito taa aimaki eninko iyieu nirik iltunganak lipuopuo abaki iltunganak okishin kake inotore enchore ino amina eton etu itumore kulikae tung'anak kang'as airoroki enchore ai amina ajoki amina supa oleng', ataa duo eduata nayieu nalo abaiki inkera okishin te children's home naa ebaye oshi ena naas naa kanyor oshi amu ore pee ilo oltung'ani ineweji naa ilo aiguranie nena kera nilo aisaidia miturai idamunot enye torok ,ashu pee mepuo edol enaa emurua ashu tiatua olosho , nikipuo apuo aitagol nikitukuja ore adake nilo ashippakino ina boita enena kera , ore sii enkae naa keshipakino elotunoto inyi, kidimayu pee kiriamarie.

Kipoito taata aimaki ajo kainyoo paa kesidai toonkera esukul naisumita King'en Foundation pee iput engardasi piishori iropiani kainyoo paa keyieu ake neiput ina ardasi peeishori ake Ore enedukuya naa ore ena ardasi naiput inkera peetumokini aishoo oropiyiani nekinjo erishata ino pee ilo alalimu keon ajo ira ng'ae tilo tungani liyieunye musaada nilimu ingolikinot niimayie we Wei nimanya wewei nitii sukuul pee kitumokini naa ataret terisioroto ooyieunot inono oo sukuul nitii Kelo sii ina ardasi aishoru metaa kelelek peesujaari eneima nena ropiyiani tiatua inina organization nedoli eneshimo nidimi nai atusujaki ina institution enaa ketabaitie apa netaasa esiai tinewei Isho aii ena ardasi ena kerai metolimu inkidimat eneyenak ashu carriers enaa teniyieu nelo aaku ormwalimui ashu ntokiting naidim oshi ataasa kolaiguranani ontokiting nijo nena Kelo sii ena ardasi aisho ena kerai metolimu ingolikinot naimayie naisuyia pee melo pee meendelea wenkisuma

Aa mape taa nabo onabo palo aitayiolo anaa ketii sa enkoitoi ormutandao najingieki wuejitin ongwesi ore enedukuya eruu ewoi naji namatinde bush lonch natii olosho le south Africa na kelo alo aisho ltunganak aitumia enaoitoi ormutandao meshomooto adol ngwesi naijo orkinos, iekenyi aa tilo oosho le south Africa isho si oltungani meshomo adol irbitiro otii atua ina wueji ongwesi tilo oosho eetae si enkae natii iloosho le South Africa na idol orngatunyo, ilchitae peiboyo pooki nisaidia kulo tunganak oponu aai visit inewueji petumoki atadouai kuna ngwesi ataa elakwa.

Aah mairiamari taa nabo o nabo alo aitayiolo ajo peiroshi iropiani osururuni Ore enedukuya ore enkitobirata ookulo sururuni naa keyieu iropiani kumok naa ninche nailepunye bei e kulo sururuni Eyieu iltung'anak oopuo aas ena siai neyieu sii imashinini naasieki ena siai nidol naajo kegol inasiai pookin naa neyieu iropiyiani kumok Eeh sapuk sii eyieunoto osururuni tolosho ashu toongwapi pookin naa kelo sii sininye ena aichangia milepq bei ekulo sururuni naa tooloshon pookin Kichangia siininye bei ekulo sururuni milepa bei aa ashu iropiani nainyang'unyeki amu inepu ajo kila erishat nilepita ake bei enye ashu kegol entumoto enye ina entoki nalo naa siininye aichangia metaa kegol ashu pee ilep iropiani e kulo sururuni Ore sii enaa eniyiolo ajo kiroshi naa isururuni neeku kegol transport enye entoki naa nalo ailepunye bei enye tiatua naa

Mairiamari taa maashomo alo alaliki esidano emashini e ATM Ore enedukuya tena mashini e ATM naa keesisho ninye endama nasho ashu engolong' nasho elo alaretoki iltung'anak menoto iropiyiani enye aa kash epuo apuo aiwithraw ashu aitayu tena mashini e ATM Ore sii eniare naa ore kuna mashini e ATM netii ilubot naapashipaasha olosho entoki nalo alaisaidia iltung'anak metaa ketumoki ataasishore kuna mashini aa tenilo matejo esafari ore olosho lilo alaalo ashu enkop nilo alaalo netii ena mashini e ATM neeku kilo alo aisaidia ake tenilo alaitayu iropiyiani Ore sii enkae naa keya ena mashini e ATM erishata dorhop tenilo alalo ailinganisha oo mbenkii neeku kisaidia iltung'anak menoto iropiyiani tesiokinoto aah metii inepu ajo ketii ombaka mashinani neeku kekumok naa tinaalo neeku epuo aisaidia iltung'anak peemitoki aipanga ilainini enkata eyanyu iropiyiani enye Inepu sii ajo meyieu kuna mashini e ATM intokiting nijo nchekii entoki naa nalo alaisaidia mitumia iltung'anak kumok.

Mairamari taa tenebo aalo alo aitanyiolo entoki naji itax, enkoitoi ana dijitol nagira sirkali aitumiya aasishore esijuaa elaaew etaks, te ale osho, oretans naa napuo ltunganak aas to losho peisaidiya naa sirkali aretoki, esuja esotunoto etaks te loshoteleleki, elo sii taks aisaidia elelero ashu ilaasak, iltungana oitumiya naa ena aitaks epuo aapo aifil ritans enye te nkoitoi emutandao, ntoki naa naretoki ltungana, naisaidiya ltungana kumok meitasho metaasa inia siai te siekunoto ahu te nkoitoi nalelek oleng. Kelo sii ena oitoi e aitaks aalo alo aretoki tunganak elo aipungusa esiai nijo enkigerore enkardasini, aa keasi naa ninye te nkoitoi emutandao, neaku meata aja piilo alo aiger kuna foom ashu alo aiput kuna foomi, esiai naa inia naa eilio ajo keleleku, ore sii ana oitoi e aitaks naa kelo alo aidumisha akiuresi aa kepo ltunganak aajoli ltungana neijasa enatoki te nkoitoi.

Mairiamari taa tenebo aalo aitayiolo ajo kanyio esidano naiko ewuei e biotisho sidai peetum intokiting naayieu iltamoyia uh ore enedukuya ilo alo ajurru intokiting nijio ilaisiayiak lina kitesheni uh kaa siai enye uh keesita esiai enye ashu kishorita iltamoyia eh services naifaa kebakitae iltamoyia esidae anaa irkitarrini kamaa ilaprripok linewuei keesita esiai enye tina enaa enaishia ilo sii tena aas eh plan uh kanyio ifaa sipitali peeta kaa kesiana naje orkeek eyieuni kesiana naje oltam kesiana naje olkirrarini eyieuni tina tina kitesheni ebiotisho uh pitumoki naa atayiolo esiana oropiyiani nilo alo aitumia ashu uh eretoto nilo alo aing'oru te sirkali ilo sii alo alo ailepunyie uh bi eh biotisho tiatua ina kitesheni uh ilo alo aaya ilaisiayiak uh training pee eyiolou eniko pee isaidia ina kitesheni peesisho enaa enaifaa ashu pishooyo services naifaa tolosho uh oltamoyia lotii inewueji ilo sii alo alo ae engage siinye commuity natii inewoi pee isaidia metaasishoe enaa anaifaa tiatua ina.

mairiamari taa tenebo aloo aitayiolo esiana oo ntokiting naa naarikino neeta olarikoni le siasa ore olarikoni naa kawaida ake te maisha na keifaa paa oltungani oborr loinining iltunganak lenyenak loinining iyieunot oo ltunganak lenyenak neijibuiltunganka lenyenak temborron , keifaa sii olarikoni peeta induat peeta induat tenkaraki olosho le taisere aashu intokiting naati dukuya olosho lenye, keifaa si olarikoni paa oltungani oyiolo airoro esidai oltunganak lenyenak ata terishata nalo neitogorr iltunganak lenyenak keifaa peeta oltau oborr laidim aininingisho nelo naa arorie lelo tunganak tenkoitoi naishaa , keifaa sii olarikoni pa oltungani oata oltau oyieu neininingie iyieunot oo ilunganak lenyenak nees anaa enaisha ,keifaa sii olarikoni paa oltungani oang inkiyasin enyenak nees sii inkiyasin naati ewuas kelo alaitushulu iltunganak pookin pee ees naa ena enarikino , keifaa sii olarikoni paa oltungani anyuani laa kenyook olosho lenyee , keifaa sii olarikoni paa oltungani oanyitisho neeta enjeunoto nayie neesake iltungana

Mairiamari tenebo mashomo aliki ajo kakwa ng'wesi naitingito natii nairobi national park aa ketii esiana ongwesi na ore tonkulie katitin naponu mitokini adol enaa kuna munyu narok ore apa tedukuya era apa ntomini napishana oile te statistics apa natoshoki tilo ari tolarin otulusoitie ore tanakata netaa tomon okuni embae naitadolu ajo kegira kuna ngwesi adoyio keearita ltunganak tengaraki epoito amir mowuarak enye amu keeta ropiyani oleng ketii si ngwesi nijo irkordin ore kuna ngwesi negira adoyio tenkaraki enya ngwesi nijo irnganayio tilo ale longwesu nepuoito si aiduraki olosho le Somalia otaaniki kenya egira si esiana orngatunyo adoyio kelo ninepu esumash nisik aingua olale embae nagira aitadoyio esiana enye tilo ale nengamu ltunganak aar metua amu iyolo ajo ngwesi torok irngatunyo egira si esiana osirwai adoyio tilo ale tenkaraki enya irngatunyo nenya lowuarak neya olameyu embae na nagira aitadoyio.

Mairiamari taa aalo aitayiolo ajo kaja etou endumoto einternet eibelekenya tiatua sukuul eatwa ngishu o sukuul e taon Ore enedukuya iyolo ajo ore tiatua ingishu naa kutik iltung'anak ashu kaontini natabaikia ositima em'bae edukuya nalo alaisuia inkera iatua ngishu etum internetconnection Ore sii eniare ninepu ajo torhono einfrastrakcha eatua ngishu inepu ajo ore ilbaribarani tiatua ngishu naa torhok pii entoki nagira aisababisha metaa metumoki ninye ilarikok aitabaiki ashu kulo tung'anak leinternet aitabai kuna services enye atua ngishu tidiewuei Inepu sii ajo ore tiatua ngishu naa kumok ingera ashu intoiwuo nemeeta engidimata ninyang'akinye inkera enye kuna simui dapashi ashu ntokiting nijo elaptops entoki naa nagira aitadoyio esiai einternet tiatua ngishu Inepu sii ajo ore tiatua ngishu naa ilkapi iltunganak kumok niaku ore inkera enye ebulu naa meeta eyiolounoto ashu ejurhoto nagut einternet entoki naa naisababisha metumoki ninye aitumia napuo netum naa intableti ashu ntokiting naasishore

Ee mairemari palo aitayiolo ajo kanyio ijo kesidai eudoto nkera tebiotisho enye aa ore enedukuya na kesida eudoto onkera amu kelo aisuia moyiaritin naijo polio naakeer nkera kutitik ashu kitadoyio biotisho enye aa akiti ebae na kidim ashomo aisababisha inakerai metua kesidai si eudoto inkera amu keli ailepunye biotisho enye kelo apik ntokitin naji antigens enamoyian nemoku osesen kunatokitin entoki naisaidia oear inamoyian ashu pegilunye inamoyian kesidai si eudoto onkera amu kisuiai imoyiaritin tosesen lonkera nelo ailepenye biotisho enye ibooyo kuna moyiaritin ore si eudoto onkera na kelo aibooyo infections elo aibooyo embularoto imoyiaritin tiatua osesen

Mairiamari taa palo aitayiolo eniko ltunganak ogira aisafiri pearu bei tematatuni aa ore enedukuya na kisha pelo kulo tunganak oitumia imatatuni aas ejurore enye tekulotunganak ejuru mbei osakos petumoki aibageina ena lototo enye aa idim oltungani ashomo ataaru bei omatatuni metudungokini ropiyani esiana naje ashu erishata esiana kiti petumoki ashomo aisafiri teleliata ashu tenkoitoi nemegol naidim atabaki ropiyani naata kidim si kulo tunganak ashomoito safarinu enye tonkatitin nemesapuk elototo oltunganak amu ore tenaku sapuk elototo oltunganak nilepie bei ongarin anaa emboloto esukul ore si intumia ngarin amu kegol ngarin olopeny alang kuna e public teniloito si esafari naado nidim atoomonu mikitudungikini bei.

Kipuoita aimaki eninko pee Iya ilmashunkwa linonok olosho le Tanzania Ore enedukuya olo alalo aing'oru enkardasi e license nikilo aisho esipata ashu eeh nikilo aisho esipata piilo alo aas inabiashara ino metii en'golikinoto Ore eniare ilo sii aing'oru enkoitoi nilo aisafirisha lelo mashunkwa linonok, enkoitoi nemekishumaki bei nemelo alo aitadoiyo oropiani nilo alo angamu indipa atimira lelo mashunkwa linono Ilo sii aiclear nani ecustom naa tinewei tiloboarder ashu tilopolosiet lenkop e Kenya o Tanzania tenewei emanga Ore sii engae naa ilolalo aing'oru enkoitoi ninyabaarie nena masaa inonok ninapie lelo mashinkwa inonok olosho le Tanzania tenkoitoi naserian Ilo sii alo ajurhu siininye osokoni aa kaji etiu emirare olmashungwa tilo osho aa kakwa bein natii tilo osho keidim ataa kilo alo ayaki profit tenimir inaduo masaa inono Ilo sii aibungare ilbiasharani lilo osho eitobiru olning'o

Aa maiiriamari raa teno palo aliki ajo kankolongi aja ibak oldakitari lolala aa ore embaare olala na keriahata tofauti werishata emoyian nikiimua lala ketii enaya nalulunga ejuru lala linonok nedotu olalae lino etii si enkae naya erishata naado akeli irkirarin ningoru olchani anaa anaestatia likilo audoku peitadoyio emion tentoki najo oldakitari gum na keidim ayawa esaa ashu sai are itemegea esiai nalob orkirari aas eetae sinye filling nalo oldakitari aiput tenkitaunye olalae naidim sinye ayawa esaa aa itegemea esiana olala oitawuo tinewueji egam indim si ayawa erishata naado ingira alo anaki orkirari kingira alo aisho roruat nilo alo aya

Aa kipoito aimaki naibelekenyat ninko peimbelekeny eokoto ositima aa ore enedukuya na ilo aitumia ebalbnagirai aitumia tenarishata e digital na kelo aitumia esiani kiti ositima elo aipunguza eokooto ositima ilo si aar iltai migira aitumia ashu idotu nemegira aas esiai tinakataa nijo tifi, nkomputa olaptop nemegira aasishore tenarishata ilo si alo aitau inchajai nemegira aitumia pelo aitadoyio eokoto ositima tinarishata ashu tinaaji ino qshu tewoi niasishore ore si tesiai nijo eyiarare nilo aitumia entoki nijo gas amu kitumia token sapuk nelo ailepunye garama ositima tiatua inaaji ore dama nilo abol ldirishani pilo aitumia ewangan enkaji entoki nalo aitadoyio bei.

Aa mairiamari tenebo palo aitadol ntokitin naya ltunganak tenkata eriwaroto oropiyiani ee epuoi airiwaa ashu itauni ropiyani ore entoki naya ltunganak naa enkipande we ntoki naji passport naitodolu nkarn enyenak nalo aitodolu irkilikuai oiusu ilo tungani ilo si aishooyo information e account ino account number o akount name ashu embenki ningira aasishore ore taa pidip aishoi nona pooki nikilcho nafasi nilo ai deposit ashu withdraw ropiyani tiakount ayau mpesa ore si tesiai eloan nilo aishooyo enkipande ino nilo aishooyo good conduct nilo si aitaduaya crb ino pitodolu esidano ino toloni.

Mairiamari taa tenebo alo aitayiolo nchere amaa igira agel inkirhiwarikinot oropiyiani kainyoo intokiting emaana naidim aitashe teboo anaa inetipat oleng Ore entoki edukuya irhiwaa ropiani ashu kirhiwakini naa iyakikisha ajo ore account information ino too ntokiting nijon pin ashu account number nilo alalo ang'arie likai tung'ani olchore ashu olalashe amu ore naa nena tokiting naa ninche ejo Safaricom personal information naa tinilo alaang'arie likai tung'ani naa kiidim aiakseesa account ino nelo alalo aitumia iropiyiani inonok ashu idim ayau entoki naijo emburhore tiatua account ino Ore eniare naa ore enias transaction ashu ilo airhiwaa iropiyiani ashu ing'amu nimilo ajut ilo mesej ipik pee eeku in'dim aatujurhu toonkolongi naapuonu ajo etii taata em'bae nitaasa tina olong' ashu neton enaaevidence In'dim sii atipika nena meseji ashu nena information ino toongolongi naapuonu ilo ajurhu transaction

Mairiamari taa tenebo alo aitayiolo ajo kaji imirie en'daa ino tosokoni ashu emurua o tolturhurhi ilo airhiwaki ilainosak naa kaji ikunuuno esiai emirare Aa in'dim atimira Kuna daikin inonok olchamba in'dim atimiraki iltung'anak ake tolchamba epuonu ilainyang'ak apuonu ainyang'u ake direct tolchamba In'dim sii atimira toldukai kulo ake lorkijiji nimiraki iltung'anak lina murua In'dim sii ashomo enkalo olbaribara imiraki iltung'anak itii kando olbaribara , in'dim sii atimirie ntokiting inono tenkoitoi emutandao aa tenkoitoi e Facebook ashu tene whatsapp In'dim sii atimiraki ilkasumani toongwapi eboo aa nkoitoi e mutandao ijingijingi seminars ashuu ijing' elive nintoduaya ntokiting inonok netum ilainyang'ak tine In'dim sii atimira aah ntokiting inono ilo alo loshon litaaniki alo aparan lelo oshon nilo amir intokiting inonok amiraki iltung'anak le likai osho In'dim sii atimiraki ilkastumani linonok

Taa tenebo alo aitayiolo enaa katoning'o aikata ashu ataasishore ecitizen naa kainyoo intokiting naidim ataasa teine Eeh ore ecitizen naa enkoitoi naloito alo aisaidia iltung'anak ashu ilaisiayiak lolosho le Kenya meshomoita aatum aa isiaritin ashu eramatare eserkali e Kenya tenkoitoi emutandao Ilo alo aasishore ena oitoi e ecitizen tenkoitoi natiu inji; ilo aisapply eeh passport ashu injaza engardasi yoyote nalo alo aitodolu inkarn inonok woaccount nigira aitumia Kelo sii NTCA aidimie tabaiki olturhur le NTCA ilo alo aiapply nilak intokiting nijo drivinglicense nikiloalo aisaidia ashu nikinjo orusa liasishore esiai ereware oongharhin Kindimie sii ena oitoi ngoru isiaitin nijo inongwesi eimu olturhur le kws Idimie sii ena oitoi iltung'anak lolosho le Kenya moshomoito alak CNA tenkoitoi e filling returns

Aa mairiamari taa aah alo aitayiolo ajo kainyoo weitin sidain nirewie emeli tenaiposha e Indian Ocean Ore Indian Ocean naa Ore enedukuya naa kishaa pee epuo ilarewak lomelii apuo tonkundii pee elo alo ailepunye eseriani enye tiatua ina lototo pee mepuo ilarhuok arasaki ninche teleleki Ore sii elototo te Indian Ocean naa kitegemea oonkatitin oorishat ashu ilarin aa inepu etii enkata naa sapuk osiwuo naa ore too rishat nijo nena naa mishaa naa kumok imelii tiatua ina are aa kesioki apuku ilbuketa Keishaa sii piilo airigusta emeli ino tolturhurhi loosujaa eripore oomelii ashu oonaiposha pee etum esiai ino ashomo tesidai Kishaa sii naa tenilo atum batisho tiatua enaiposha nilo alalo aliki authorities peetumoki

Alo taa aitayiolo eunoto oomboosho naanyori tolchamba aa nalo sii aitayiolo ajo kayi etiu osokoni loomboosho naanyori Ore mboosho naanyori naa kenyorhi toongwapi enginyang'unoto enye Ore sii mboosho naa kenyor ingwapi nairowua aa wewei sii netii enchan nalo alaitubulu naa ninche aitereru aa kunyinyi ometoishoto nenapisho Kei Ore sii eunoto oomboosho naa kitegemea wenkulukuoni ilo alo ajurhu ajo kaa type enkulukuoni natii inewei nisujaa biyotishu inakulukuoni enaa kelo ala ashu abaiki iyieunot oonena poosho Ilo sii alo alalo aitook imboosho tenelo naa kiti enchan tina murua Ore tosokoni , ore afresh ashu eton enyori kuna poosho inonok naa kenyor iltunganak amu kelo alo aitamelon endaa tenepuoi ayierie Kasidai sii osokoni lekuna poosho tolosho le Kenya oo toongwapi eboo aa kenyor iltung'anak ninyang'u

Kiriamari tenebo palo aitayiolo ajo kaiko olameyu piamua nlibelekenyara ebei endaa tosokoni ore olameyu na kelo aisababisha metaa metii enkare entoki nalo aisababisha metaa kiti embulunoto ona dakini natuunoki kelo si olameyu adoyio nkujit tiatua olosho embae nalo aifekt ilaramatak amu mepuo nchoo atum endaa nabaki kelo olamyu ayau nkasarani inepu ajo ore enkata olameyu na kepuo nkaitubulu kumol apuo ayee entoki nalo ayaki asara launok, kelo si olameyu ailepie bei ondakin onkishu e toki nalo aisababisha ajo kepuo laramatak aimaa engolikinoto kelo si olameyu aitadoyio enkare tiatua olosho entoki naisababisha peaku kesapuk enkare tiatua illoosho lre peadoru olameyu na kelo aisababisha keeya ongwesi ashu ltunganak

Aa mairiamari tenebo alo aitayiolo enikunaa elakunoto euchumu peibelekeny enalo enkiremore orw enedukuya na ketii bei ontokitin shumata tiatua nkishu na ketoronok ositima nemeeti entoki nalo ailepunye bei onaduo tokitin biashara

Aa mairiamari palo aitayiolo ajo kaasiai eata lairemok lemurua tempikata ebei ondakin olchamba twmurua ino na kanyio ore enedukuya na keima lairemok aa

Mairiamari tenebo palo aitaamu ajo kainko peintoti lukunguni inonok terishara ebei enye kakwa kulie dakin iasishore aa orw enedukuya nakishaa paa ore

Aa mairiamari palo aitayiolo aajo kaidim ainyangunyie empolea tolchamba lino na kaanyamali kiaki bei teniilep naore enedukuya naindim aahomo aitumia empolea onkishu ashu enontare enoolukunguni kulingana eyiounoto onkaitubulu inonok ilo si aitumia ena polea tebkiwango nememelo apej nakitubulu inonok ilo apik kiase empolea nakelo ake aisaidia kuna aitubulu metubulu esidai ore pekipuo aimaki enkilepuno ebei teneilep na ore bei embolea tolosho le kenya na kegol na tenigil bei ailep nintushulaki garama eyaunoto ambakaa aang na kitoki ailepie bei enaduo polea metaa ore nkaitubulu nitum na ilo amir tebimei sapuk nikishukoki nkaitubulu oneyaunonoto ontokitin emukunda ino ore si aai na tenilep bei enaduo polea na kishaa paa ore kuna aitubulu inonok tenilo amir naa

Aa mairiamari taa tenebo alo aitayiolo aah ijo ore bei natoponyioki embeku orpaek naa ninye naywuo menoti ilapek kuti tolchamba linotenarishsta kaa nyamali kiyaka ena Aah in'dim ebei embeku pi ashomo ayau metaa kekuti eishoi orpaek aa tenaa torhono opa embeku olelo paek naa mesapuku naa eishoi elelo paek Tenelo sii pee esapuku bei enaduo peku naa kinaanisha naa ajo lasima peisho lelo paek aa te duo paek oleng peekitumoki ayaki faida tenilo alamir Tenelo naa metaa eitu eisho iladuo paek esidai naa kimaanisha naa inkasarani elo olairemoni alo alaimaa aa melo naa atum inoopa ropiani nainyang'unye embeku oogharama siininye eunoto woo mbolea nalo alo apik oladuo shamba embae naa nalo alayaki oladuo airemoni nkasarani Ore siininye enapata oladuo paek omeshomo sokoni naa iropiani eyieu embae naa naa kifaa netoishote esidai

Aa mairiamari taa alo aitayiolo lairemok kutitik pepuo aikesha olairemok leboo tosokoni lenkop ashu te world market ore enedukuya na ore eniko lairemok kutitik petumoki atekesishore nkwapi eboo na kidil ninche ashomoito nepuo aitadoyio bei ontokitin enye petumoki ainoto irkastomani kumok lopuo ainyangu naduo tokitin enyw tesiokinoto aa ore si eniare na kidim ashomo aitobiru esidai olainyangak lenye loyiolo ninche oyiolo enkituk enye nepuo airorie petumoki anyanga ninche alanga enepuo ainyang ltunganak lonkwapi eboo aainepu si ajo kenyor lainyangak ntokitin olosho lenye aa keya ntokitin nadol enotioi mbaka na eyaunoto osokoni neaku idol ajo kepuo ashipakino naduo tokitin naa olosho lenye aa kidim si laduo aremok kutitik airorie larikok lenye pepuo aitax ashu ataas kuna tokitin naingu nkwapi eboo petumoki bei ailepa.

Aa mairiamari tenebo palo aitayiolo nyamalitin natum lairemok lendaa tenkaraki nkibalekenyat oropiyiani aa epuo lamirak lindakin aimaa ngolikinot tenelo nlibelekenya oropiyani aasa aa inepu ajo kelo value oropiyiani adoyio entoki naa nalo aisababisha ashu kekiti esiana oropiyiani napuo atum tenepuo amir naduo tokitin ore si eniare na tenepuo loshon apuo aibelekeny naduo ropiyiani enye namepuoi aya kiwango sapuk oropiyiani tenaduo onaduo ropiyani petum ashomo ataasisbo tolishon opuo ore si eniare inepu ajo tenelo enkibelekenyata oropiyiani aibelekenya na kitadoyio bei onaduo tokitin namatejo lekenya emtoki nalo aisho kuna tokitin mintoto ropiyani tenelo si ropiyani aibelekenya ashu nedoyio nelo aitadoyio esiana ontokitin naidim

Mairiamari taa tenebo kalo aitayiolo eniko ilaremok tekajiado pitau endaa naidip ltunganak tekajiado ore enedukuya kidim serkali ashomo aishoo ashu elo autaa lairemok nkoitoi napuo asuj petumoki ashomo atuunisho aun endaa naata osokoni ashu kenyoraa ltunganak kumok tosokoni petumokibemirata endaa ashomo ailepu kidim si serkali ashomo aishoo laduo aremok loan eimu mpisai ashu entoki nijo empeku petumoki esiai enkiremore ailepu neilepu esiai enkiremore tosokoni aa kidim si serkali inakaunti ekajiado ashomo aiboi ndakini naingua loshon leboo petumoki atim ndakin nauni tilo osho tesiokinoto ashu tebei nalo aisaidia ninch petum profit kidim si ashomoita atushum enkata nainotoki endaa sapuk tositoni petumi aitumia enkata natalaki

Eeh mairiamari tenebo palo aliki enikunaa ee erikore e central bank peilepie enkiriwaroto ompisai tolari otulusoyie ore enedukuya keshomo erikore embenki ailepie kiwango eloan ashu ropiyani nashukunyeki liani naya ltunganak kelo ailepie bei enye entoki nalo aisababisha metaa kiti kiwango nayayieki loani tiloosho eshomo si erikore inabenki aibooyo silen to kwapi eboo embae naa ina naisababisha metaa kesapu ashu kegol eomonoto oropiyiani tolosho na kesapuk eshomo su inarikore inabenki ailepunye esiana oltunganak oilepunye nkaunti enye te mpesa embae na nashomo aretoo metaa kesapu esiai empesa oleng eshomo si erikore enabenki ailepunye orkereri omininyeki ashu olaki lini nawaita ltunganak tolosho le Kenya.

Aa mairiamari tenebo kalo aitayiolo ajo kaiko ntumoritin onkera ontiwuo peilepunye enkiimata enkerai wenkilepuno emakeon aa ore enedukuya inepu ajo ee tenepuo ntoiwuo ntumoritin onkwra na kepuo ntoiwuo aimaki ngolikinot natii enkisuma onkera embae na naisho ntoiwuo mewaita eroruata nalo ailepunye enkisuma enye tiatua enaduo sukul kidimie si enatumo ntoiwuo metujuru ajo kanyio shida ashu engoloto naimarita nkera karmalimuni lemegira aisuma ana nkera nemegir aya enkisuma enye tenkiroshi nisho ntoiwuo mewaita eroruata pee epuo anyok tiatua enkusuma enye na iatua enkisuma enye kisho si kuna tumoritin ntoiwuo meetu atua irmalimulini epuo aya enjurore ashu mbaa esukul ashu yieunot onkera osukul